Kĩrĩa gĩũkaga thĩinĩ wa meciria makwa rĩrĩa ndona mbica ĩno, nĩkuonania atĩ thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩhaana tarĩ gĩa KCB,kwĩ mũndũ wahota kwĩhotanĩra kĩmanjĩka kĩa mbeca njega, na tondũ nonginya mũingĩ wonanie kana wonio atĩ mũndũ ũcio nĩma nĩaracindire mbeca, mathondekaga gĩceki kĩnene mũno kĩrĩa mookaga magakĩnyita o nja-inĩ wa bengi kana harĩa kĩhĩtahĩtanĩro kĩu obici ciao ikoragwo, nĩgetha mũingĩ ũkonio nĩma mũndũ ũcio nĩecindanĩra mbeca, hihi kĩratathi-inĩ kĩu nĩgĩkoragwo kĩandĩkĩtwo rĩtwa rĩa mũndũ ũrĩa wacinda na maũndũ maingĩ maingĩ.

Maũndũ marĩa ndĩrona makũngenia rĩrĩa ndona mbica ĩno, nĩ kuona mũthuri ũyũ agĩtũmĩra njĩra ya tene kana njĩra ĩrĩa ĩtatũmagĩrwo kwa ihinda rĩrĩ, rĩrĩa warĩkia kũgetha mbembe ciaku, mabebe marĩa matigaraga tondũ kaingĩ wamo makoragwo momagarĩte mũno, nĩ maremagwo kũrĩo nĩ ng'ombe. Nĩ macokaga makanyitwo, makenjerwo mĩtaro, na mabebe mau magathikwo kou, rĩrĩa ũrĩũka kũhanda mbembe gwa kĩmera kĩũ kĩngĩ ndũgabatara gũkorwo ũgĩkĩra bataraitha. Gĩtũmi nĩ gũkorwo mabebe mau wahandire, maitĩkĩra mabebe mau na matukana na tĩri, nĩ gũbutha mabuthaga gwa haraka mũno, na marĩkia gũbutha, matuĩkaga bataraitha, rĩu kĩrĩa gĩothe ũrĩhandaga, gĩgakorwo atĩ nĩ gĩgũkũra na njĩra ĩrĩa njega mũno ũtegũtinda ũkĩgũra bataraitha ĩngĩ kuma nduka-inĩ.

Mbicainĩ ĩno nĩ ĩronania mũndũ woyete cuba ĩhana tarĩ ya thota agacoka akagetha mbembe agaciũmithia na agekĩra mbembe ciake hau thĩiniĩ, mũno mũno ũndũ ta ũyũ ũhanĩkaga rĩrĩa mbembe cĩaingĩha mũno nĩ macioyaga magacikia thĩiniĩ wa cuba nĩgetha itikarĩo nĩ mũthũa kana irĩo nĩ mũgagaca ũrĩa ũrĩaga mbembe igatuĩka atĩ nĩ ciathũka. Mũno mũno mahinda ta marĩa mbembe cirĩ nyingĩ rĩmwe nĩ ciagaga thoko ũgakora nĩ wendia tũmbembe tũnini na icio ingĩ no nginya ũrĩciga na ĩgakorwo ndũrĩ na macini cia gũikara ciũmithĩtie mbembe ciaku na nĩ cihotaga gũka kũrĩo nĩ tũgunyo na mbembe ciaku igathũka so maũndũ maingĩ gwĩkagwo nĩ atĩ nĩ gũkorwo nĩ moyaga cuba nyingĩ cia thota magekĩra mbembe kuũ thĩiniĩ nĩgetha itikarĩo ni tũgunyũ.

Kamĩtĩ ya IEBC nĩyo kamĩtĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩrũgamĩrĩire maũndũ ma ithurano thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya na njĩra ĩrĩa njega mũno ya gĩteknorojia ĩkoragwo ĩgĩtũmĩra na ĩtũmagĩra irore nĩyo twĩtaga na gĩthũngũ finger prints. Irore nĩ muoyagwo mũthenya wa ithurano ũtanakinya na igekĩrwo thĩiniĩ wa mĩtambo yao kuonania atĩ mũndũ ũyũ nĩ atanyĩtwo gũkorwo agĩthiĩ kuoywo irore na rĩrĩa wathiĩ kuoywo kirore ũthiaga ũkaigĩrĩra kĩara gĩaku maciniinĩ ciao na ikonania nĩma mũndũ ũyũ nĩ mũkenya na nĩ ahetwo watho wa gũkorwo agĩthurana, ũgacoka ũgathurana o wega nĩgetha maũndũ magathiĩ magĩrĩire na mabacĩrĩire na nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njĩra hũthũ mũno tondũ ona waingĩra thĩiniĩ wa kũrĩa mũrathuranĩra ,ndũikaraga kahinda karaya gakoragwo ge kahinda o kanini mũno ũgakorwo we nĩ ũrĩkĩtie gũthurana.

Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno maũndũ marĩa mokaga thĩiniĩ wa meciria makwa nĩ gũkorwo atĩ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ wa kenya Mpesa na Equity Bank nĩ marehire njĩra ya raithi mũno, ya gũkorwo ũkĩnyita mbeca ciaku, kana ũgĩtũmĩra mũndũ mbeca ciaku na njĩra ĩrĩa hũthũ mũno ya gũtũmĩra tekinoronjia a ya thikũ ici, ĩkoragwo ĩraithi mũno kũruta mbeca ciaku bengi ũgĩtũmĩra kandi yaku ya Equitel, kana o gũtuma mbeca kwĩ mũndũ ũngĩ, kana kũrĩha ona maguta watũmĩra kũnywĩra ngari yaku, kana kũgũra indo thĩiniĩ wa supermarket, ndũbataraga gũkorwo ũkũĩte mbeca, na ndũbataraga gũkorwo na maũndũ maingĩ, bata nĩ ũkorwo na karaini ka Equitel ũgathiĩ ũkĩrĩhaga indo ciothe iria ũratũmĩra thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya.

Huduma Center kana motungata ma Huduma nĩ mateithagia mũingĩ mũno bũrũri-inĩ wa Kenya. Harĩa ũkoraga atĩ ndũrabatara gũkorwo ũgĩthiĩ mawobici mau manene mũno ma thirikari me thĩiniĩ wa taũni irĩa ikoragwo na jam nyingĩ mũno kana ũnyitanĩri wa makaari nyingĩ mũno. Ta rĩu nĩ ũgũkora atĩ hena maratathi wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩoya, marĩa moyagwo thĩiniĩ wa kĩhonge kĩa borithi kĩa DCI. Nĩmo makoragwo magĩkũhe ũtungata wa kuma nja wa bũrũri, na iratathi rĩu nĩta rĩrĩa twĩtaga good conduct, kana iratathi rĩa kũmenyekana kana we mĩtugo nĩ ĩrakoragwo ĩrĩ mĩega. Tene o gwa kahinda nĩ wakoraga raini nene mũno, wabangaga raini nene mũno mũno thĩiniĩ wa borithi icio. No rĩu ũtungata ũcio wothe warehirwo Huduma Center na ĩgĩkuhĩrĩria mũno makĩria. Ũgakora kũu gũtikoragwo na raini nene, ũthiaga ũgabanga raini o kanini na ũkaheyo ũtungata ũcio gwa kahinda kanini na ũkaumagara.

Na nĩgetha ũkorwo atĩ nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩruta wĩra thibitarĩ kana ũkorwo wĩna hinya wa gũthima andũ mĩrimũ, nonginya ũkorwo ũthomeire ũndũ ũcio. Kĩũria kĩrĩa kĩrorio haha atĩ nĩ ũmenyo ũrĩku kana nĩ indo irĩkũ ũrabatara gwĩka ũndũ ta ũyũ, wa mbere nĩ ũrabatara gũkorwo ũthomeire wĩra ũyũ nĩgetha ũgakorwo nĩ ũrahota kũmenya atĩ gĩthimo kĩa mũndũ ũyũ nĩ kĩega kana nĩ kĩũru. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ wagĩrĩire gũkorwo wĩna indo iria cithimaga tondũ ndũngĩhota gũthima ũndo icio na maitho kana na gũthikĩrĩria. No nginya ũkorwo na indo iria na na product na indo iria cia gũthima maũndũ mau na nĩgetha ũkorwo ũkĩheo record ĩrĩa yagĩrĩire.